Adolita tene, iltung'ana oogira aarany enooshi toki naji drama festival naatai oshi oleng' tolosho le Kenya. Kenyor oshi inkera aigurana, oo mpukunot pookin , aa ilmaasai, aa lkalenjin, aa ljaluo, kelotu ake pookin ng'ai eata ake olkereti le utamaduni enye nelotu arany kulo sinkoliotin. Ore enaa anadolita kulo, kegirai aipang'a amu ijo dei etii enkiti wueji naijo duo ankang' enye, egira ninche kulo aipang'a kajo naa pee epuo aarany, naa keisidai oshi ena siai amu meiminie aikata olkereti ashu olkuak, lolltung'anak toonkwapi enye. Naa adol kulo tung'ana ajo keishopo duo inkilani e utamaduni enye, eata ake ilkuliakai enchoriban, neibung'ita intokitin naaranyie, neishopito intokin naijo ilkujit too mpolosi o toonkejek.

Ee ore pee eyieu oltungani enkipande arashu passport naa kisidai oltungani metaa tenelo. Ninye nelo aing'oru esiai. naa kipotunyeki oshi oltungani enkipande.ee ore enkipande naa kisidai oleng netiata oltungani. amu ninye naitodolu ajo ira olialo Osho. ee ore naaji oltungani tenelo nelo nkuapi. naa mpaka ake neeta enkipande. ashu eeta passport. kitodolu ajo, eitu ninye epurori. naa inakata eyiolouni ajo kaakop inguaa. ore enkipande naa kisidai oleng neeta inkipande enye. nisulaki oltungani oota ilarin tomon oiset.

Ore tenadol ena naa adolita oltungani otii egari. naa kitodolu ajo mme ninye oreuta amu kegira aironyirony esimu.ee kelio ajo kegira ninye atonie elde orika oshi oronie iltunganak le passengers amu ee adol ajo ibung'ita laptop nibung'ita esimu.ee kajo keeta ake eneesita. amu ore ele tungani anaa enadolta. kajo loltunngani ele oota esiai sapuk. esiai te sirkali ashu ninye oitasheki istiatin kumok. neeku kelioo ele tungani ajo eeta ake esiai sapuk naata. Naitashekito te nkopis. anaa enadoolta tene.

Ore pee adol ena naa kadolta entasat inkera enyenak are. egira aisuma. egira ena tasat sitaki Kuna kera ntokitin. tena bukui. adoolta ingorita tene. kisidai ena amu kisumita ena tasat Kuna kera, enyenak aitobiraki, amu keliki ntokitin nemeyiolo neutaa sii tenkisuma. ore pee isum oltungani enkerai Eton aa kitu. naa keyiolou ntokitin kumok nemerikino. kee ore enaa enadoolta tene. naa kisidai ena naasita ena tasat. teneutaa nekrs enyenak Eton aa kutitik. aliki ntokitin naisum

Eh ore tenadol ene adolita inkayiok kutiti nagira ainguran adalaare enkeshui eh enoshi naare toongusidin adolita ajo egira ainguranie ninye iltulele osoitoa adolita sii enkaji natii irkuniani esita enkaji ena oo orkujita noshi ajijik napiki lukuny egira Kuna nkera ainguran teboo amu adol ajo kidama tene kajo ore naa pee eibant oltungani nitoki aisho likae amu adol ajo ingorita kuna ayiok ele oleng oorita ena keshui naa kisidai amu ore ena keshui kisho ninche metaa miboeka.

Ah ore paadol ena adolita ajo kibaki ele olarikoni apa le kenya omoi oraila si adol ajo kegira airorokino ah ore kulo tunganak naa ilarikok le kenya apa etoriko ninche Kenya tenkata naado oleng too larin otulusoitie eh iltunganak apa kulo ariyiak oleng te siai enye eh ore kulo tunganak naa iltunganak kituak te kenya adolita tene egira ashipakino ene pisha natooshoki tene egira ninche kajo kinosita duo ilomon nadol naa ajo irorokinote tene .

Ee ore pee adol ena, adolita ntasati ontoyie naagira aouke enkare tosilanke akeyie otookutuo. noona naipangita naa aapuo ang. adol ajo enapita ninche kulo tooi lenye. toolukuny. naa ore ena siai, melelek tenipik oltoo elukunya anap. ekiroshi taa oltoo kake kajo ketamoo naa ninche aanap iltooi toolukuny. kako kenkare naa eouku Naya ang. pee etum ashom aatook. neyierishore sii ,amu keret ninche ena are. naa ore ena are kajo enoshi are naa olturoto ngiro.

Ore padol kuna, nadol ajo inkera kuna esukuul, nagira aisumaya esiai e computer. Nadol ajo eeta kila enkerai computer enye, netii naa kompi sapuk natii tedukuya ninche, naa kajo keninye egira asujaa, intokiting naiger. Egirai aisum, kuna kera enikunaa enkisuma enye. Ore ena enaa enadolta, adolta ajo kila enkerai neeta emashini enye. Naibung'ita tolorika lenye. Adol si ajo keeta pookin iltupai lenkare. Neeku adol ajo ore kuna kera, naa kegira aisuma tenewueji aas isiaitin enye omashinini. Inasiai eesita kuna kera tene.

Adalta tene irnyanya otuunoki, nebulu doi. Adolta si sininye oltoo ooshokinyeki kulo nyanya olchani, amu adolta naa keek tene lopiki ntokiting naijo daiki nauno tomukuntani. Ah ore kulo keek, keret enadaa ino nituuno temukunta, metaa menya orkusto, nimitoki si inkutiti kukuuni oshi najing' idaikin ajing', naa keret si endaa metaa Kenya inkukuuni. Amu tenipik ilo shani, mitoki inkukuuni anya inadaa amu keku keeta entoki naishamu. Ore si ele shani, keret endaa metubulu naa kepiru endaa metaa kisidai. Neeku, nana tokiting taa nanu atodua tene.

Eh ore ena naa oltungani ele loji gashagua ah ore ele tung'ani orkiti apa lopuresiden nitayuni apa ninye eitu ebau enkata eha adolita tene irorita teneduya iltunganak eh kajo keata naake enejoito enaa olarikoni apa lenkop naa eh ore ele tung'ani naa orkiti apa lopuresiden nadolita tene ajo irorita alaiki iltunganak enekunari siasa eneikunare esiai enkop tokitin kumok egira aliki iltunganak tene enaa enadolita itashito toljikuwa tedukuya iltunganak netaa naa oloshi sipika looltunganak kituak.

Ore enatoki nagira aasa tene naa, adolta nanu inkujit inoshi nauni, eh ore oshi kuna kujit nauni naa kisidain oleng tiniun oltung'ani. Nisulaki, iltung'anak oun te compound ake duo eyang'. Adol kuna kujit ajo, kedung'udung'o, enaa ibokisi. Ore pemiri, na nejia ikunari tenemiri. Kelo enaa kenabaa iyieu, neeku nejia oshi iko kulo tung'anak omir kuna kujit nauni. Kedung' enaa imitai, pee etum atimir aitobiraki. Amu, inakata naa etum faida, na inakata etum iropiyiani duo sidain naret sininche pitoki ainyang'unye inkulie.

Eh ore ena siai naa kisidai oshi oleng ah ore ena siai adolita ajo olduka ele sapuk oleng otii intokitin pookin adolita ibofuloni nadolita maayai adolita sininche intokitin nauni tolchambai ah karati indenguu tokitin kumok adolita tene naa enetipat oshi ena siai oleng toltunganak kumok ah ore iltunganak pookin kinyangu endaa kila ekolong ah ore iltunganak kulo duo loomir enaa kulo sai ladolita tene naa kisaidia oleng ena mirare amu ketum iropiyani amu meeta ekolong nemenya iltunganak endaa metaa ekolong nemeata iltunganak imahitaji toldukai neaku adolita kuna egirae aitushul intokitin kumok apik atua ena kiret peepuo amir eh.